Ndĩrona mũtumia anyitĩte thani na ngirathi ya maaĩ. Mena mũndũrũme ũikarĩte thĩ, arenda kũmũihũrĩra irio icio akunĩkĩte tokorwo nĩ mũthuri wake kana mũrata kana mũndũ moaine nake.